Jawer maduong' mar ohangla en Emma Jalamo. To wende mahero ahinya en aora oyaw bade. En wer mamit ahinya mogolo machiengni, kendo en wer momoro oganda kabisa